Jalno machiwo thieth nyaka bed kod lony e yore mag thieth mag osiptal. Gigo monyalo tiyogo samo chuwo ng'ato sandan en kaka sandan onogo nogo, syringe kendo elwete nyaka orwak gloves.

Aneno wuoi moro kogwom e puoth afwoto. Wuoi ni, temo mondo mi ogol thuok afwoto modongo mondo mi afwoto thuolo mar nyak e yoo makare.

Okahero pur mar nyanya nikech en gimidhiero mang'eny moloyo ber ma jii neno kwome. MIdhierogi gin kaka; ka chieng' ojuke ka pok ogolo mafua, to nyalo mone nyak. Kendo koseholo to kudni nyaloo chwowe makethe. Kata winy kod lee mag bungu machalo kaka ong'er nyalo chame makethe e puodho kuno endo. Kendo kata kosekae, mokete piny, to onyalo kethore mapio ni mar okonyal budho piny.

Ekind jotelo mag Kenya, Mwai Kibaki kinde mang'eny ikuano kaka jal ma otelo ne dongruok maduong' ekinde mane en e loch. Mano en nikech, mokuongo tiyo gi gige tiego ji. Ne oger nderni mang'en moriwo nyaka Thika Super Highway, mane obedo ranyisi mar dongruok makindegi e Kenya. Namba ariyo, puonjruok mar skul mar praimari maon ge chudo. No ochako chenrono ehiga mar alufu ariyo gadek kendo mano nomiyo nyithindo tara gi tara oyudo somo. Kendo mano ne omiyo kwan mar nyithindo madhi e sikunde omedore e higa epinyno. Mar adek, dongruok mar piny. Nochiero yuto mar piny bang' loch mar Moi, kendo mano nomiyo GDP omedo dongo. Mar ang'wen, en ni ndongruok mar ICT kod innovation. Mar abich, en lokruok mar chik mar piny. Ne oneno oneno kaka ne oket chik mar alufu ariyo gapar maen achiel kuom chike mosemedo kelo dongruok e Africa.

Weche mankod nengo e pichani, en midhiero ma jogi kale machalo kaka oro, momio gikoso chiemo ma ginyalo chamo, pii maler maginyalo modho, kod osiptal maginyalo yudie thieth. Kendo gikoso kar dak maler maginyalo jotie. Maa keto ngimagi e andaki ka lee mag bungu nyalo yudogi saa asaya.

Gima biro epacha sama aneno obila e apaya, en chike matayo apeyini mondo kik masira yud jogo matiyo gi apeyinigo.

Pur mar gini kelo pesa mang'eny ahinya to ne japur, samopure, mokaye, mouse e chiro. Kopogore gi mano, samoti kode e chiemo, omedo ndhadhu mang'eny kendo oweyo ka jalo machamo chiemo molos kode nigi siso.

Jakedo mong'ere e piny mar luo en migosi Raila Amolo Odinga. Mano en nikech osekedo ne piny luo eyore mopogore opogore ahinya echiwo loch mar kor gwenge.

Okahero tijni nikech okelo midhiero mopogore opogore. Mokwongo, onyayo kwo, marni jogo matio tijni thothgi koa gige jowetegi maonge kwayo. Maradek, tijni kelo ng'ikrwuok e wuodhe sama tijni dhi mbele e apayni. Marang'wen, tijni mio mwandu mang'eny kethore, sama iwang'o ndara, mio sirikal tio gi pesa mang'eny e loso kwonde mokethore gogo. Mogik, onyayo maundu kendo okelo thoe.